Aiteng'en intomonok ajo inkera kutitik nimidim ainosa ndaiki nagoli amu wore nkoishua enye nimidim entoki naji digestion ondaiki nagoli neeku ishakino nitanak inkera ometabaiki ilapaitin ile nebaa netubulua sininye enkerai nideveloper sininye osesen lenye neeku idiim ainosa neeku aipotu ake ntomonok tenebo nawutaa wore pepuoi sipitali neliki ildakitarini enikuna enktubulunoto onkera enye

Ataa eng'eno amu ore ena mashini naa enoshi nadung'ieki nkujit onkishu ore ake iata kuna kishu nimipang' apuoyia niyau nkujit enye nidung'udung' metaa kutiti petumoki nije ainosa nakayiolo sii aitumia ena mashini ashu aitamook oltung'ani mitumia

ore enkoitoi sidai nimboorie ndamunot torok arashu ng'olikinot torok na tenilo enetii iltung'anak nikindim atutai tonkoitoi naishakino. kake enigira aimaa mbaa nagoli sidai eniliki oltungáni lining'ore oleng' ashu liruk likindim atuutai pitumoki ataa iyata eseriani

ore enedukuya naas pangás arr esimu naitoki ainok nalo enjoto e internet naibelekeny' enaa 4G duo etii ashu 3G naibelekeny' omiruko internet patumoki atijingá account ai

Aa njere eshomo duo tata ruto enkop enarok nishoyo ntaitoli olchambai nebol sii projects kumok te narok nemanita ninye enkop enarok aboloo projects niteru nkulie oshi nemetii

kawoshiwosh emilango nareshu metejo ninye matijing'a wore ake pejo matijing'a naishoo olorika latonie naliki mainosaki mbaa naipirare biotisho ai

tenainepu iltunganak naikilikuanishore ajo kore sipitali? entutayioki amu aeaa omoni tena murua ashu kirikiriki awutaki enkoitoi nalo sipitali pemaimin ake nayieu duo nalo aduare oldakitari

Adolta ilkeek oitemerisho etaii entoki nainokieki osigara netii sininye osigara netii ntembei olchanito netii sii nkulie sikitok onkulie naibor natii nkulie tokiting' sininje netii enaisho netii ntokiting' kumok na kitodolu ajo ntokiting' naitemerisho kulo.

ore nkinejik temurua ang' na kepuo ake ninje adaari tenebo onkishu nirita olchekut neta ninje mbenek ore pebaya neshukunyie ang' neponu ake nikenori metii enaa bae emurua amu eton aa sapuk ewueji nanya nkinejik

ore ake oltung'ani otaa embenki te simu enye netaa enyamali eniko pejing' ena benki enye nakaliki ntai inacircute ena benki nebol ina app ina benki nitoki tena aidownload nebol mtandao metaa kejing' ninye oloing'ang'e pidownload inaapp wore ake peany nitumia enoshi code nareyieki esimu

kaitiship embae naa wore ninye oekeny nemewunisho nemelau ndaiki nainos wore ake pewuun oltungani ilpaek meponu ake ninje oekeny nitki ate lobaa enaa louieu. neeku eitishipisho ina bae oleng'

Ene tipat ena bae temurua ang' tenkaraki ore ake pias mazoezi nikilam yiee moyiaritin nemoku osesen lino ikishan wore sii osarge tosesen lino nelotoo aitobiraki ore enoshi naji obesity nikilam yie tenkaraki wore ilat nikijing' osesen nimikintoki ajing'.ore sii eneji enkuetata naindim akuata iasita mazoezi niminaura sii ore sii ewoshoto oltau lino nelo aitobiraki nkaraki mazoezi niasita yie pooki rishata

Ayieu nadol imbaa napoito dukuya tenkop pookin lomon le siasa, lomon lempira, olomon lenkisuma neaku wore kulongasetini netaa nena baa pookin